Ore enkima entoki naisababisha enkima togarrin na teni leak eilata. Eilata duo ogarrin. Na kitorrono naa ina oleng amu teni leak ake iji peibung'are entoki matejo oltung'ani, ogira aitumia osigara, naa yani kitorronok amu kisababisha inakino. Alafu ore enkae naa, teni fail yani tenerruoyo engine, neeku kirowuaju oleng. Na tenirowuaju engine oleng na kisababisha enkima amu keya naa inakima, nepuo aibung'a nyoo, woinailata. Neeu ina enkima. Alafu ore enkae naa, tenikumo garrin. Tenikumo egarri matejo wenkae toki, matejo teneotiki aikum osoit arashu olchani, tenikumo keeta ntokiting eatua egarri, nainyala. Ore enkae, na tenemegira olopeny ina garri ai tunza egarri enye. Matejo teninyala entoki eilata, netu aikata elo aitobi. Neeku kisababisha inankae. Alafu ore eninko pibooyo kuna, niya egarri ino penunui apuo aitaas service, amu kepuo oshiake iltung'anak nepuo nitaas igarrin enye service, alafu ore enkae ning'or signs tenikijoki tenikintoduaki ajo inyale, ninkaa, nilo aitobir.

Ainepua iyekenyi inasita olchamba. Yes kenya. Na keetae si. Ore entorroni tenenya, naa kisababisha olopeny lilo shamba lorpaek, petum inyoo pekes irpaek kutik. Matejo ituuno apa matejo orkuniyia, matejo inkiloi matejo tomon. Ore kenya ijo alo atum yani ijo alo akes olchamba lino, na itum inyoo, matejo irkuniyiani imiet. Itodua ajo ishomo asara. Neeku kisababisha asara. Ore enkae, naa kisababisha sininye peku igira aekenya tenchoto oropiyiani. Matejo ishomo adumu lon pilotu ainyang'unye nyoo, irkeek kulo fertilisers loitumiai. Alafu ore tenitum tenikes endaa sapuk, nilotu amir laduo paek pikishukoki nyoo, ropiyiani. Ore enkae, naa ore teneeku etinyikua enkesare olchambai, naa keeku meeta enias. Olchamba ake irripito. Ore enkae naa, naa keu si yani kiko endaa peeku meesidai. Matejo etupukuo ilo ekenyi tenkop natupukuo, etooko olchani matejo osumu. Nilotu ayau inyo, nelotu anya irpaek lang.

Oree ene mashini naisiaga inkirik na kesidai oleng tembuchari eeata oltngani embuchari enye namirta inkiirik amu ore tenindong nena kirik aimie ina mashini naa keikonji nena kirik omeeta keisidain omeetaa mesioki angoyu amu kedungidungi naa omeeta keikunyinyik oleng emetaa meisioki ainyala alang enoshi kiringo sapuk naikaa iyiolo naa ajoo keibookino enkima naa keikoo aa , keinyala kake teniindong nemeinyala ore enkae naa keiko ina kiringoo metaa keisidai ina kiringo oleng alafu naa keisave iropiyiani matejo tanata iyie oltungani oata enkerai ore enkerai naa keyiu inyoo , nana kirik kunyinyik neeku keisavaki iyiok amu teneeku na iyie lasima peyie inyangu iyie openy tenijo alo ina buchari na ilo atum inkirik naisigaki neeku kisave ake neeku kesidai oleng ore ina mashini keiko inkirik metaa keata usafi sidai amu ore inatoki kesiagaki nepiki atua ewoji peemejing ilajangak alangu enoshi kiringo ake naika ake lajangak neitobiraki sii emashini sidai neeku mesekii ainyala .

Ore emurua ang' nemitum intasati nareu intukutuki hata ninye to losho lang' lormasae kikutik oleng'. Naa yaani kikutik mee kumok naa kainyoo naitaa kutik? Ore ene dukuya naa kedumunu oshi inkituak anaa meeta ingufu narewie iltukituki. Amu ore oltukutuk keyeu orpayian amuu keeta ngufu oleng'. Matejo ninye naji tenelo aim eweji maideket naa mesulari naa tena kee nkitok naa kesulari. Ore enkae nemishoru naa orkuak, orkuak lang' matejo anaa iltung'ana anaa irmasae amu kedoli ore esiai onkituak keeta nkituak isiatin enye neet irpayani. Naa ore esiai oo iktukituki naa eno irpayiani egira apuo aing'oru inyoo? Aing'oruki inkera enye idaikin. Ore intasatin ketoni ninche tiang' ning'or intare tiaulo nepuo ninche inyoo? Irpayani apuo aing'oru inyoo? Endaa tolelo loreu iltukituki. Ore enkae naa meeta intasati nareu iltukituki amuu meeta akata duo oltung'ani otoduaki yaani meeta role model, oltung'ani naaji laa idim nisuju, nijo ore amu kereuta ng'ania naje oltukutuk neeta ashu araasa te maisha enye neeku meeta oltung'ani lidim naji atejo idim nisuj amu atasa sii ninye. Neeku kikutik oleng' temurua.

Ore Kipyegon o Moraa, nitayioloki oleng, meeta oltung'ani lemeyiolo lolo tung'anak, yani tenkaraki nyoo tenkaraki enkiguran naata yani nataasa. Ore ninche naa kekuet oshi ninche tiatua ele osho lang le Kenya. Naa ore entoki yani entoki matunda nanotito, yani entoki natekesutua yani tinasiai enye, na etalaaki ninche iropiyiani kumok oleng. Yani tinasiai naasita ninche. Neshomoito si nkulie kwapi, nkwapi eboo apuo aishindana. Nkwapi nimiteki akata ninche ajo kepuo, nepuo. Neeku isaidia ninche oleng. Alafu ore sinye enakiguran, etareto ninche toseseni lenye. Amu amaa oltung'ani la kikuetita yani neeku ore nye osesen lino, yani kisidai. Ore nye moyiaritin, migil inye aikata yie adol. Alafu ore enkae, ikuna metaa yani keyioloi tolosho pookin. Meeta oltung'ani lemeyiolo. Ata enaa kengerai kiti, meeta oltung'ani lemeyiolo amu, itayiolo naa iltung'anak pookin, itung'ua nyoo inakiguran enye. Tenkaraki esiai sidai nataasa. Neeku isidai enasiai oleng enkiguran, na keyieu naa kedumuni anaa entoki sidai amu, mishooro iltung'anak pookin enkisuma edarasa. Ata enenkigurare, kisidai oleng.

Ore indamunot naatae tenkaraki ilarrabal lolchambai, naa kitorronok oleng amu ketii kironyitai iltung'anak oleng eimu ilarrabali lolchambai ankolia, yani iltung'anak lemeeta yani meeta ngufu, yani meeta duo oltung'ani logira ai support. Niaku kitorronok oleng enasiai olarrabali lolchambai, naa keyieu ake ning'ua irmaasai lang inasiai. Mitoki aoru iltung'anak ilchambai. Alafu ore enaiko sirkali pee pi tatua inashida yani pepik duo metaaku meetae, naa keetae isheriani naiusu nyoo, esiai olchambai. Enaa tanakata matejo inyang'ua olchamba, keeta lasima pipuopuo pigerokinono ajo ikitimiraka ng'ania naje ivo. Na keetae yani situation oltung'anak lemurua inyi. Anaa chief. Ore igirara aorro olchamba matejo naa anaa layiok, lasima petii oltung'ani ake logira aing'or intae, ni sign sinye inardasi enye, ajo yani itooro apa nyoo, olchamba tesidai. Nore enkae, kipasua na keyau sirkali enkitenang'an yani aiteng'en iltung'anak, loiusu nyoo esiai olchambai. Ajoki iltung'anak lasima piata title deed, yani aiteng'en metaa keyiolo oltung'ani kila kitu naiusu olchamba.